Ore Uhuru netaasa mbaa sapukin tolosho le Kenya Ore enedukuya naa embolunoto olbaribarani Etangasa ashet ena The Kenya-UgandaRailway adumu te Mombasa neyau ombaka Nairobi nedumu te Nairobi neyau ombaka Naivasha Ore enkai toki eare nataasa orais le Kenya naa Development of the agenda like manufacturing etudumua Enyaaka sii adumu enasiai e sipitali Ore enieuni nenyaaaka aidevelop education